Kot amoche alal mashinit nekaale en duket, omoche kinetan olenyolu oboishoito. Olenjini chito nekakonon nekooldewon koborwon ole tot oboishoite sikobiit komasindanan ole oboishyotoi amun tot atep toretet en inendet ako toreton amun kooldewon ako komomoche kobakoiman moshinit notet olenjini chito nekooldewon toreton inetan ole tot aboishoite.

Nomege temisietab selele ak minutik chechang' amun yon kemin minutik chechang' koboru kole keboishen rabishek chechang' ako yoche chitugul nekamin tuguk chechang' kobwotyin konyoru rabishek chechang'. Ko sinyoru rabishek konyolu iboishen temishetab selele amun temishetab selele kotot irib tuguk choton minutikuk kong'eten ndimin taikes ichendet. Ko karon keikes ichendet kokonu ko koron kekes ikese chechang' ko ndikes chechang' inyoru rabishek chechang' ko karan amun moimukaksei komuch koyamsi kemeut minutik chotet oo karan en temindet age tugul nemoche kotemis ala komin minutik chechang'.

Oret neogoigoe en temisietab minutiet agengen ogoigoe oret nebo iwe mbar akimin minutiet notet en mbar. En minutik chechang', agoigoe iboishen temisietab selele. Amun temisietab selele inyoru keset neo ak minutik chechang' konyolu kora kotko meboishen temishetab selele icheng' mbaret neo sikopit imin akikes chechang'.

Ngele temisietab keny aguitosi agobo temisiet nekimakemine tuguk chechang'. Neongen agobo temisietab keny ko temisiet nekimakekese tuguk chechang'. Amun kitomo koit muswaknatetab kasari netot itemishe ago kitomo koit muswaknatetab kasari netot ibiit tuguk en mbar agobit ibar tyong'ik chekikonyokwam tuguk chemi mbar cheu taritik nee. Ko kit ne oguitosi ngele temisietab keny ongen kole kaking'alalen temisiet nekibo keny kitom koit pitseetab tuguk chekipite en mbar. Kitom koit temisiet nekepoishen muswaknatetab kasari neu moshinishek ketemishen cheu tingok ko kit noton neongen ngeng'alalen temisietab keny.

Keljin nebo ngemin minutik en kenya kolanygei kotiengei korong kole minutik achon. Mi logoek che ngemin kolanygei ko konu minutik chechang. Ako mi minutik kora che ngemin kolanygei ngele cheu bandek ko matot korut ichendet. matinyei keljin agetugul korut. Ako oleoo en minutik ngemin kolanygei komatinyei ichek keljin neoo korut ala keges amun che kalanygei komanyorun alage asista.

Oret ne nyoljin temetab imbaret ne mining ko oret notok ne kiboisie mokomboik ak kebaisien piik kotemun imbar ne matot iboisie mashinishiek, ko en oret nenyolu ketem mbaret ne oo, ko keboisie mashinishiek ak keboisien kora piik, yoche kinde mashinishiek ak piik ak keboisie muswoknotetab kasari en mbaret ne oo, en mbaret ne mining so ole keboisien piik kotem imbaret ak keboisien kityo mokomboik, ko amun si meboisie rabiishiek che chaang amun en minutik che indoi yoto ko tuten ngeker akobo mbaret ne oo komoche minutik che chang, konyolu keboisie mashinisiek ak keboisien kora muswoknotetab kasari ak piik che ngen akobo temisiet ak che kikosomonji ogot alak.

Kamet ne aldoi nyanyek eng soket ko ole amuchi angalaljindo ko alenji "iamune kamani, tos ialdoi ne ra? tos itinye nyanyek? tos itinye ng'wek? tos iyinye kitunguuk? anendet konyon ra ako kamoche nyanyek. Siling ata somoku?". Sikole inendet komwa kole aldoi siling' ata. Ngele siling tiptem, sling' pokol kotiengei kole koiib ing'wek chetya alan kotiengei kole koiib nyanyek chetyan.

Ngotko imiten choge akimoche itep toretet, kotiengei kele imochei toret aino. Ngotkele kecheng'e mogombet kotos igurse akile kipanum mieno mogombet eng choge alaicheng'e ndooit ala icheng'e bandek chekiamei kotos igurse ile kipanum, kipkoech, kiplang'at anan ko chi agetul nekegur. Kotko kameng'ung kototile karuchon kotko babang'ung' kotot ile bamung'o akimwa kit negecheng'e sikobit kiarorun ole miten.

Yangemach ial simet koyajei inai koron ile itinye siling ata ak simet inon neimoje. Si kobit yangewe duket iteben chito agetugul ne aldeun ilenji yangachachan simoini kobure maat kasarta netian yoon abaishen. Akiteben kore ile yan kachachan simoini kopa konyi kobure maat kasarte netian ya moboishen sikobit inai kole simoni kokonori maat kasarta netiaa. Amun ndewendi akial simoi akinyokobur komakanori maat kasarta nekimwajin chito nekialdeun kobaru kole king'alin. Konyalu koron iger simoit natet ak kiker kit ne miten sooet nekikomwa chi agetugul nekikwaal simet neunang'ung'et. Sokobit inai kole simoit nekeal kotos kararan kotos imanit ng'alek che kikimwaun kole tebtoo maat yan. kakichachan konyi kasasrta netian

Yangewe sogeet akimojei kejujunun beitab njirenik en soket iwendi aking'ololoji chito nealdeun iwe ak boiboiyet imwaji anan iarorji ilenji imachei njiryot neburtano. Akiit kora iarorjin ileji tos itinye siling ata sikobit kokonin njiryot neyamegei ak being'ug'. Ak isom kora koposs amuin mara itinye rabishek anan chepkondok che tuten en beiit nebo njiryot. Njiryot kotot kialdo pakal aeng' ak itinye pakal agenge ak konom. Isomei inendet kojukjukanun bei nandet ak leimuktai ial.

Kit netetai en yu ko biik che kobir pichait amun bichutet kopo kambunit agenge. Ak bichutet kora ngiger en batennywan komiten kainet nebo SC juza mobile loan app ne ng'alalu kole kampunit nitet kogoitoo rabishek si tun iwegu. Ak toreti biik kora sikobit yametinye robishek kobit ibesen si betut nekenyoru robishe joto iwegu lakini iwekyi rabishek tuten je ketes en barak.